Ore tekuna pukunoto omali imean toilatnabkanyor nanu nai nanu eilata naji salat na kanyor nanu teniyirie endaa nimibunga inailata ore eniare kemelok naleng neropil.

Ore eninko peintobir enkikompe nabo eshai ekule ipik ake nusu enkikompe ekule emoti nincho itokitok paiponiki majani ningil aponiki nusu enkikompe enkare ore pitokitok enaduo muchanganiko ekule omajani wenkare nitum shai ino nidotu neponiki sukari neaku tayari piwok

Ore na kuna mali na mpukunot naba ana natumi pooki e spices kanyor nanu ene pilau masala aa spice ina nayierieki ele mushele oji orpilau ore orpilau na endaa sidai namelok naropil nanyor enkosheke naleng.

Enetipat naleng na eramatare olotorok amu tine kindim ainoto enaisho olotorok naata naa siatin kumok, nabo tenimir ena ilata olotorok nitum iropiyani naba na nidungie ntona inonok ningasa aisumie nkera esukul ninyangunyie endaa onkera .

Kesapuk enaleng enasiai eripare onkikapuni tenkop ang esiai nanyor ntasati naleng ena idipa na ashomoita dukuya aifunza nkera naba ana nabulu enasiai petumoki na ataas tenkata enye e free time

Ore na tenasiai enkiremore tenilo aitumia na kunangwesi naji emparasi na keretisho naleng amu akepuo na atlya enkata dorop aitasioyo enasiai enkiremore pitum na enkata sapuk nilo na alo aunisho aun ndakini nabaa ana niyieu.

Adolita na enkiteng' tenapisha naibungita olayieni obo ogira aitasho tekando ore na esiaia nagira alo dukuya tene egirai na auduu osarge tenkiteng esiai nanyor apa ltunganak ataas irmaasai leapa.

Oore entoki nalotu un'damunot ainei tenadol eena pisha, naa ilairemok lena majani, naa naitobiriki shaai. Olturur eele sapuk oleng te Kenya, oota iltung'anak ooba akeyie esiana sapuk naleng.